Ndarĩkia kũhanda nĩ menyagĩrĩra mĩmera yakwa kwa njĩra ĩtiganĩte nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩrĩ mĩingĩ makĩria. Ũndũ wa mbere nĩ nĩmagĩra wega nĩ getha itikahotwo nĩ ria, ngacoka ngaitĩrĩria bataraitha, o na rĩrĩa gũtarĩ na mbura ya kũigana nĩ ngoragwo ngĩitĩrĩria maĩ kwa mũthemba ũrĩa ũtũmagĩra tũbaibũ tũnini twarĩtwo mũgũnda tũgatũrwo marima.

Ingĩtuĩka mĩnĩsta wa ũrimi, kũrĩ maũndũ marĩa ingĩ ingĩkĩrĩra mũgatho, ta wambere nĩgũkorwo atĩ noyende bataraitha ĩkorwo ĩgĩkinya kũndũ gũothe ona macinani, nĩgetha arĩmi othe mahote kũrĩma na bataraitha tondũ nĩarĩmi aingĩ makoragwo makĩaga kũrĩma na bataraitha, nĩgũkorwo atĩ ndĩrakorwo ĩkĩonekana macinani, na thogora wa bataraitha naguo ũkorwo wĩmũmenyerere nĩgetha ona arĩmi acio amwe athĩ magakorwo makĩhota kũgũra, ũndũ wa kerĩ, nonyende atĩ arĩmi makorwo makĩheyo mbegũ ĩria yagĩrĩire tondũ nĩtũĩ ũrĩmi wothe nĩ mbegũ, na kũngĩkorwo kũri na mbegũ ĩrĩa njega biũ nĩtũkũmenya notũ magetha maingĩ nomakorwo makĩonekana, wagatatũ, nĩatĩ barabara cioothe cikorwo cirĩ njega nĩgetha ona arĩmi makĩrũta magetha mao mĩgũnda-inĩ matigakorwo mena thĩna mũingĩ.

Nĩngũtarĩria na njĩra nguhĩ makinya ma minji, gũkũra, minji ĩgwĩtwo mũthemba wa ngirano, ngirano ndĩmĩhandaga na laini, na nĩndĩmĩrĩmagĩra rita rĩa mbere thutha wa wiki ithatũ, ngacoka ngamĩrĩmĩra rita rĩa kerĩ ningĩ thutha wa wiki igĩrĩ kana ithatũ kũlingana na mbura ũrĩa yurĩte, minji ĩyo nĩnjokaga ngamĩhũra dawa ya mahũa rĩrĩa ĩrambia kũruta mahũa, dawa ĩyo nĩtethagia kũnyitĩrĩra mahũa gwa kahinda karaihu nĩgetha ĩhote kũruta ikombe nyingĩ makĩria tondũ oũrĩa ĩkũruta ĩkombe nyingĩ noguo ĩkoragwo ĩna minji nyingĩ, ikombe ciarĩkia kuuma niũthiaga ũkahihinya ũkaigua cĩhũrĩte ũkamenya minji yaku nĩkũrĩte ĩkaigana.

Wagĩrĩrũ wa mbembe irĩa ndagethĩre, ndwarĩ mwega ũrĩa nderĩgĩrĩire kũrĩngana na mbegũ ĩrĩa ndahandĩte, gĩciria nĩ kwarĩ na mbura nene, yarĩ nagĩkĩro kĩa ĩgũrũ gũkĩra makĩria ũrĩa yagĩrĩire maĩ nĩ marahĩre mũgũnda mũno, ona ningĩ bataraitha ĩrĩa yarĩ kũo yarĩ ya gĩkĩro ningĩ gĩa thĩ mũno.

Nyama ya ng'ombe nĩyo ngoragwo ngĩhũthĩra mũno nyumbainĩ yakwa tondũ nĩyo ĩkoragwo ĩna thogora ũrĩa wa thĩ. Thogora wake ũkoragwo, ũrĩ mwega na mũbachĩrĩre ukĩringithania na thogora ta wa mbũri kana wa ngũkũ, nyama. Na maita maingĩ thikũ ici nĩũgũkora atĩ nyama ya ng'ombe nĩkoretwo ĩrĩ nyũmũ mũno gũkĩra ũrĩa ĩkoretwo ĩrĩ hau kabere.

Nĩ ũhotaga gũtĩa andũ arĩa akũrũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, na njĩra itiganate ta kũmeherera bara, kũmageithia ndĩ wa mbere kũaga gũcokanĩrĩa nao, ona ningĩ gwathĩka ndatũmwo handũ ,itakwenda kũmenya kana nĩ mũndũ njũĩ kana nĩ mũndũ itoe bata akorwo, nĩ mũndũ mũkũrũ kũngĩra, kana nĩ mũndũ mũkũrũ bio.